Ee kaata engeno naipirta ena bae ore ena na kadolta enatoki a ore tolari oshi epuku amu metii kuna tokitin tolameyu kake tenesha nai enkai pesha enchan sapuk nejing kuna tokitin enkop neaku kaata engeno naipirta ena ae ore tenewueji kadolta oloenieni amu ina orkitavies mayiolo ajo kanyio ena ore enatoki na kejing oshi sitan na ore oshi tormaasai ashu ejing orkusese kulo tokitin obulu tenkop neaku ore taata ore enatoki na enenya nkera neya enkorotik ninye isho napik enkorotik neya nkera aikunaki nejia ore enatoki na keman enkang nejing enkang pokki esita kenyor wuejitin natii nkujit adoru neaku taa aiko nejia neaku ore enatoki keji taata mayiolo anakeki orkitagues anaa oloinieni na keeta nkuti chidai neeta esidano amu kenyor taa enkine kake menyor enker kelek itoosh enker enkorotik omeyawa toi nedung enkoriong na kaata engeno naipirta enabae na irkiek ake.

Ekangas ajo kaa swali egirai aikilikwanu tene Olaininig'oni lai ore swali nadolita tene wueji naa eswali sidai oleng amu kegira aikilikwanu ajo kaa nyamali eeta enkare eatwa enkop teneishunye te siai eripoto enkare tenkiremore olainingoni lai naa kaajoki nanu naa nanu laajoki mee likai naa kajo sii kinining nekilo sii aasujaa amu nija naa eikunuuno ore enkare naa entoki etipat oleng amu ore enkare naa maisha enimiata enkare nimiata maisha aikunaki neija Neeku maata ngumok kake ore enkiri ng'eno naata naa ore enkare tenkiremore naa entoki etipata oleng amu ore peebulu endaa ino naa lasima peetii enkare eniatua enkop Ore enkare eatua enkop naa entoki sidai amu keetae entoki najo ilashumba nutrients ore naa taata na kilepunye asi nejing ngujit inono supati nebulu ngujit aitobiraki ore ninye enyamali natum ntokiting nimitoki naa aatum enkare naa enyamali naleng amu keeku enkare naa eya nebukokini inkisujat nkuti tokiting nemeeta nutrients ebukokini neeku enetipat oleng enkare eatua enkop naa

Ekangas ninye, kajo Ashe oleng. Kagira alo aisum ena swali taata nigira aiger tene wuei paatumoki naa aishoru majibu. Enaa enijorutua amu, ore naadi swali naa, lasima pee eeta majibu naa kalo aishoru nena majibu tenakata. Iji ikununo kejito ena swali, kaa oitoi eteknologi narip enkare egirae atum tesiai ekiremore. Ore taata ena toki naaji teknologi naa, inkoitoi eh ekisasa. Naa sidai oleng amu, eh isidai ena siai ekiremore eteknologi amu, keishori iyiok engeno neaku kulo tunganak oisumita ooponu aliki iyiok ore kulo tunganak leitu eisuma nelikini iyiok neutari iyiok. Nikingoji siiyiok nimikitagol ilukuny nikinyoraa etoki naajitoi. Ore taata ena toki naji ekiremore naa, eneitushuli o teknologi nesidanu taata amu, keleleku esiai, mitokini aas siaitin sapukin amu, ore irmasaae naa keas isiatin sapukin oleng. Neaku ore taata nkoitoi e teknologi naa , aitumia taata mashinini taata ah abukokinye intokitin enkare arashu , ailepunyie enkare tiatua irkejek nerip enkare neaku, meinyial enkare. Nitokini aaku ore taata ena oitoi eteknologi naa eh kemitiki doi taata ilchafui ejing enkare, nejiae enkare aitobiraki. Neaku enkoitoi ina sidai oleng, naa kajoki irmasaae lang pookin amatusuj kuna oitoi amu kasidan oleng.

Ore taata enasiai enterit naa kegira agolu amu maisha enterit ore enterit naa nabo ake wee nkare ore ake pee emin enterit tenkop kwisha neye Mali eya nkishu neye endaa neye iltung'ana neeku ore taata enterit naa enetipat oleng ore taata ntokitin naisababisha enterit meshomo enoshi terit naa keyaa ninye oloirag lee nkare tenesha enoshi Shan sapuk nedumu ena terit sidai nelo ainyial nelo asot tewueji nebo nitoki aku ore si enterit ekeyaa osiwuo tenelotu osiwuo sapuk neya enterit ningua enterit Torono nagol ashu engua soitok ake neeku ore nkoitoi naidim pee eboriekie naa ore enkisuma neyau ntokitin kumok amu edim naaji nipik esoitok linono enkiti wiremesh nipik taat kulo soitok nipik kulo keek oya enterit sapuk pee eboyoo enterit arashu ore ewueji naijio emarti nitur irkejeek opuo

ore enkare naa entoki etipata oleng tesiai ormanyara naa kegira iltunganak aangenu neshumita amuu ketii loogira aapik iltankii netii looturito isilankeni netii loibrlito irkejek meshomo ilchambai lenye neeku enetipat oleng ene

Ore swali nadolita tena simu ai tenakata naa kajo edolita kejoito swali ee Kaa siai etaa ndaaki nairag teripoto enkulupuoni ee ore ndaaki taata kajo taata olainining'oni lai ore ndaa enetipat oleng amu ore enterit naa ninye pee kinju ninye doi kigira aroro tenakata naa ninye pishu nkujit nainosita nkishu ninye doi enosita nkishu amu Keyaa nishamu shimbi nitoki aaku ee ore enterit ninye eunikie endaa nanyai ee ore entoki edukuya oree taata ndaiki nairag tee nkulukuoni naa ndaki sidain ndaki naajo elashumba original amu ndaki sidain naata entoki naaji nutrients enaa naaji ake enaatiaka ndaki naa tenyia ataa metii tokitin olashumba naitobirikie kesawa ake tosesen lino neeku ee siai sidai oleng naa kesidai amu kitobir osesen looltung'a pookin

Ee kangas naisum swali amu ore swali nadolita tene na kanyor oleng amu ore entoki okuna tokitin ashu enkiremore endaa na embae etipat oleng naitiship oleng amu kiwangie osina tonkangitie ore swali nadolita tenewueji naa iun oshi nkwashen orkokoyo nakebaa eretoto nikincho ebaki ekayiwu nangasa arew tenkoitoi naitobirari kai nangasa ajoki kaun nkwashen orkokoyo ore kuna kwashen na kepiki enterit pakeuni na embae etipat amu inya erok nitobir osesen lino na keishu osina wesumash nitum iropiyani nisumie nkera inonok ore enkae kibok enkare amu ore entoki niterewa enkop na kibok enkare nona kwashen nemetumoki enkare aya enterit neaku kitokito enkare ormanyara lai pemeya enkare arashu osiwuo neaku embae etipat ena na kajoki irmaasai lang emataas toltau pooki

Ee kajo ashe oleng tenankai swali nikingili naning naa sinanu patumoki ailewa natum aijibu swali ino ee ore enatiu ore enaswalu nikinchoo tenewueji na nji etiu kakwa walat naisiligayu tesiai nemeetae esiai naisiligayu ore entoki nadolita niyieu naliki ntae na kadolita iyieu naliki ntae ajo amaa nai tenemeetae enkare naremishoreki ashu enchan kanyio iremishoreki kanyio wolat isiligae tenura duo nai oltungani la inyor olchamba amu nejia na etiu taasa tuunisho toi teremisho neas enoshi toki na kedungi irkarara negira enkare ajingjing polepole arashu ingoru iltangii nipik enkare basi nisuaki ningoru empaip nisuaki kake ore pidol ajo ekingira ailemea ningor inkushu amu keetae mbiasharani ore pidol ajo inoto.

Ore tenewueji naa kadolita orbaribara sidai oleng laa teneme county ake natesheta naa national government kadolita enkop sidai nanyorie nadolita oltung'ani laijio kimuzungu otaa Kuna tokitin naorekie irbaribarani ejio enjembe ore ele tung'ani kegira aitobir orbaribara oinyiale naa sidai ena toki najii enkitobirata orbaribara amuu ekitau kulo buketa loo loorbaribara nedoyuo ropiani nayayieki iltung'ana wuejitin neeku ore tenewueji naa kadolita oltungani oitobirita orbaribara naa kajo ormoindi ele amu ore irmoindi negira aas esiai sidai oleng tele Osho lang ore amu kiata enkera ang naagira aisuma ai sum engineering taata kulo oosita cevil kegira aitau tesiai kake esidai ena mbae naasita ele tung'ani amu keleleku netum ninye ropiani nainosie endaa ninyianguenye endaa nintotie ormarei lenye neeku sidai ena siai enkitobirata orbaribara ena

Ore irereni langa nanu aas makewon amu ore enterit tenebo wenkare naa inetipat tenkishui oltungani, enetipet sii enkare amuu meeta eneesi metii enkare katukul, ore siininye enterit naa enetipat oleng amuu ore endaa nikinya naa ena terit ingua . inetipat kuna tokiting pokira amuu kibunga ninche okirare amuu meeta eniaas metii enkae naa kibungi sii peemekuroo enkare enterit

Ee ore swali nakejo, kagira aikilikwan anaa kaas oshi nkoitoi nabikoo ashu enaingur enkiremore atiiaka na ore nanu openy na kara olairemonisho kairemisho nanyor esiai aau oleng ore enkiremore na ekincho endaa nikincho ropiyani nikicho afya sidai nikicho mikitoningi tenkop musima amu keaku orkarsisi amu orkarsis ake eninngori tekenya musima neaku ore entoki naas nai nanu ara olekaani naa kaas oshi enoshi toki nabikoo ashu naingur enkiremore kaas pii amu oee nonatokitin na enetipat oleng na kaas tengeno sapuk oleng amu ore nanu na enkop sidai aingua keya nairemisho ore padol ajokegol olameyu nangas akwet biashara airira nkishu ainei neaku nejia aikunaa esiai aai amainoto ropiyani

Angas naisumaki esuali neikununo, enji etiu ena suali naa kanyorr oleng amu suali sidai oleng naitishipa oltau lai naa enji eikununo, ekejetonena suali amu anyor ena suali oleng, ekejeto ena suali amaa taa too mbuka o irpaek kaa nabo inyor atuuno te enkata enchan naa kanyioo. Ore kuna tokitin pukura naa tokitin sidain, ore embukq naa entoki sidai oleng, ore irpaek naa imbaa sidai amu keitainyeki olgali naa kanyorr olgali oleng kanyorr, ore anyor siake embuka amu enyorr si oleng, anyor suguma, anyor kabish akke ore nai kepuo kuna tokitin anaa esuom, ore taata tenkata enchan nai enelotu acha naa kajo imbuka nai aun imbuka amuu ore imbuka naa keyeu enkare sapuk naaku keifaa paaku keuni te rishata enye timing's, naaku ninche aun te inkata enchan. Ore ake peirewuaju nai metaa kadolit ajo kereuwa naa te sapuk kake ketii sii egira naun irpaek amu ore nai irpaek, miun enkare sapuk kuliko taata imbuka, naaku ore taata ena suali ino naa amu kaijipu naa doi naa imbuka nanu aun tenkata enchan amu keyeu enkare sapuk oleng.

Ore oshiake nanu agira aisuma polipole naa kayieu Kenya naaku olarikoni In'ji nai aas naa kaas indokiting etipat meeta aja pee aisidie kaaliki nena kuti niyieu Kangas ayaki iltunganak pookin fertilizers mpaka lekwa menat naitadoi iropiani Ore eniare naa kainguraki iltunganak osokoni lenche teboo ore enieuni naa kapik nai iltunganak oingur ashu arrhip indaiki olmaasae pee menya ing'wesi

Eee ee kang'asa ninye aliki naaliki ajo kanyio adolita tene weji, naliki taa ajoki kanyio ena, ang'as najo ore tena pisha, ekadolita doi taata ee enkitunguuni amu inkutunguuuni kuna inoshi oombenek, akadolita olchamba lorpayian, naa kesidai ele payian sidai amuu keeta iropiyani ilo payian amuu emetipika kamaa entoki napika noshi paipi taata naa naaya enkare aisuplai enkare taata, neeku idolita ajo keeta ilo payian iropitani oleng' neeku ore taata ena sia naa kayiolo naa esia sidai oleng amuu ore duo enoshi kata iyata iropiyani ntumia toi tipikie atua olchamba lino mintoki toi aa aas intokitin sapukin oleng' duo nai naagol ata iyata iropiyani, ore taa paalo ajing' olkiu lena oleng' naa iji taa etiu olkiu lena oleng' irpita ajo amaa taa keetai inkuliek baa arashu kaata nanu nayiolo taata naipirta taata ena siai nadolita tene? ee kaata ore taata elelek iyayata inoshi arara naudi taata neunokini nepik entanata taata taat endaa nigira aun tolchamba arashu itur olkeju olo ampaka olchamba lino nejing' enkare asi najing' endaa arashu ore eniare ee eetae toi taata enoshoi taata paep taata niimbung' ake taata enkutuk arashu niuduudu enkutuk pailo ake atua olchamba nimbung' ake nepik enkare taata kila maali taata tesaa nabo, neeku kaata neba baa naapashari.